Haha nĩtũrona nĩ andũ manyitĩte ng'ombe, na ng'ombe ĩno nĩharoneka hena mũndũ ũngĩ ũrĩa ũrenda kũmĩtheca mũgwĩ. Hihi rũrũ nĩ rũrarĩ, rũrĩrĩ rwo ũkabi kana mathai nĩo mekaga maũndũ maya, ũrĩa mahotaga kũruta thakame thĩiniĩ wa ng'ombe na magacoka kũmĩnyua thuutha ũcio.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩroneka nĩ dramu iria cihũragwo hĩndĩ ĩrĩa andũ maraina kana hĩndĩ ĩrĩa andũ me, me ndaci-inĩ, nethondekagwo na njũa kana rũa rwa ng'ombe, kana rwa mbũri kana rwa thenge. Nĩ ng'ombe ĩkoragwo yũragĩtwo ũgwo thuutha wa nyama kũrutwo, rũa rũrĩa rũtigaraga rũkomithio na rũkagetwo handũ, rũkaigwo wega na rũgacoka rũgathondeka nyamũ ici cia kũina.

Ũyũ nĩ mũrimũ, kana ĩno nĩ nyamũ ĩrĩ nĩroneka nĩ kũrwara ĩ ndwaru kanua, mũrimũ ũrĩa na gĩthũngũ wĩtagwo foot and mouth. Nĩ mũrimũ ũkoragwo wĩ mũũru mũno harĩ ng'ombe kana ũhiũ wothe tondũ mahiũ macio kana ng'ombe ĩyo kana hihi rĩngĩ ndĩhotaga kũrĩa nĩũndũ wa kũigwa ruo kanua kayo, ũgwo maita maingĩ ũngĩaga kũrigitwo ng'ombe ĩyo yumanagia na gũkua.

Ici nĩ njũkĩ na iro, na ironeka ici nĩ njũkĩ cia kũigwo nĩ mũrĩmi, tondũ nĩ ironeka ciigĩtwo handũ, ciathiĩ cietha ũkĩ, kana ciathiĩ cianyua gathubu karĩa inyuaga thĩiniĩ wa mahũa, cigoka igathondeka hau ũkĩ, na nĩho cirĩ ona thaici nĩironeka nogwo cirathiĩ nambere gũthondeka.

Aya nĩ andũ maroneka me handũ maĩ-inĩ maingĩ hihi marĩ iria-inĩ, na ũrĩa maroneka nĩkũgucia kana nĩ gũtega maratega thamaki, no kwa ihinda rĩrĩ nĩkũroneka nĩ gatarũ marahũra mũiko hihi nĩgetha makiume mathiĩ kũrĩa megũgĩtega thamaki, kana nĩgũkinya magĩkinya kana nĩgũkinya maragĩkinya no tigũkinya nĩũndũ hau nĩtũrona neti ĩyo ndĩrĩ na kĩndũ, ũguo nĩ gũthiĩ marathiĩ gũtega thamaki, na nĩ gatarũ kao marahũra mũiko mathiĩ kinya kũrĩa thamaki cirĩ.

Mbembe itithondekagwo nĩ kũrĩmwo irimagwo na mũndũ ahandaga mbembe ĩĩ mbegũ kuuma hihi gwa honge iria itũheaga mbegu thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Honge icio nicio citũheaga mbegu kana tũkagũra mbegu icio tũgacoka gũũka gũci, gũcihanda mĩgũnda-inĩ itũ. Na mbembe ĩikaraga kahinda ka mĩeri ĩtatũ ngina ĩtandatũ kũringana na mũthemba wayo, na yarĩkia kũgetha, ĩgethagwo, ĩkomithio wega na ĩgacoka ĩkaigwo makũnia-inĩ.

Ee mwere nĩ wa mĩthemba mĩingĩ, no ũrĩa twendete mũno nĩ ũyũ mũtune nĩtondũ nĩ ũhotaga kũruta cũrũ mwega ona ngima arĩa marugaga ngima ya mwere ũkoragwo wĩ mwega mũno tondũ nĩ ũrĩ hinya, na ningĩ rangi wagwo nĩ ũkenagia andũ aingĩ mũno airĩtu hĩndĩ ĩrĩa wa, mũtu ũyũ wa , watuĩka nĩ wa kũruga cũrũ, ũrutaga gacũrũ kega na kena maũndũ mothe marĩa mũndũ arabatara thĩiniĩ wa mwĩrĩ.

Ũyũ nĩ ũgĩmbĩ nokũragio na njĩra mwanya mwanya. Warĩkia kũ, kũrĩmwo, kũrĩmĩrwo wega, kũhandwo na kũrĩmĩrwo wega na gũkũra, rĩũ ũrĩa mũndũ agethaga, okaga na magathĩ akarenga tũmĩtwe tũu twothe agacoka agathiĩ agatũmithia, akahũra nagacoka agathurania mahuti na mwere. Agacoka akoya mwere akawĩiga ikũmbĩ kana kũrĩa akũwĩiga kana akendia, namo mahuti no amate mũgũnda kana ahe mahiũ make.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, mĩanga nĩ ĩhandagwo wega, tondũ mũndũ ambaga kwamba kũharĩria mũgũnda, akaũcimba wega, akaruta gĩtĩri kĩu kĩega, agacoka agekĩra thumu thĩiniĩ wa mũgũnda ũcio, agacoka agatema mĩtaro na akahanda rĩu mũmera wake kana mũge, mũmera ũyũ ũrĩa ũre, arenda kũhanda, na akaũrĩmĩra, akaũhũ, ũhuhĩra ndawa ya mahuti nĩgetha ũgĩkorwo wĩ mwega biũ. Na thuutha wa kahinda kanini ka mĩa, mĩeri kĩndũ kenda ũgwo akagetha mũmera wake, akarĩa, akendia kana agakĩheana kũringana norĩa ekwenda.

Maũndũ marĩa ma kũngenia haha nĩndĩrona ĩno no ĩkorwo ĩrĩ bamĩrĩ, kana mũthuri na mũtumia, kana hihi mami wa mũndũ na mwana wake, na ni kũgetha maragetha. Maregetha kĩndũ gĩgwĩtwo ngwacĩ, hihi ngwacĩ ici kaingĩ nĩ cia kwendia tondũ nĩironeka nĩmagethete ngwacĩ nyingĩ mũno. Na ũndũ ũrĩa wĩĩ wakũngenia haha nĩ kuona atĩ bamĩrĩ ĩyo ndĩngĩhũta kana ĩyagĩrie kanyamũ, ningĩ nĩndĩrona hena ngwatanĩro nene gatagatĩ ga andũ acio erĩ na wagatatũ ngacoka ngakenio nĩ atĩ bũrũri ũyũ nĩtũgũkorwo twĩna irio cia kũigana, kana notũkorwo twĩna irio cia kũigana hĩndĩ ĩrĩa andũ aingĩ mahĩmbĩrĩa ũrĩmi wa mũthemba ũyũ, ũrĩmi ũyũ wa mĩeri ĩtatũ, na thutha wa mĩeri ĩtatũ mũndũ akagetha, nĩ ũrĩmi mwega.

Ũrĩmi ũyũ nĩ wa bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, na ũrĩa wikagwo nĩatĩ, mũndũ ahandaga mbembe kana mboco ciake ũrĩa ekwenda kũringana na ũrĩa wee ekwenda maumĩrĩra make makorwo mahana, arabu kando wa mboco icio agacoka akahanda mbembe, mbembe iria icokaga kũgirĩrĩria hihi rũhuho rũnene rũrĩa rũngĩũka rũthararie kĩrĩa ahandĩte.

Mũtumia ũyũ, ũyũ areka nĩ kũgetha matharũ kana nyeni. Riita rĩa mbere gwĩka ũndũ ũyũ ndiamenya ũrĩa matharũ mabatiĩ gũtuo. Atĩ ndũbatiĩ gũtua nginya harĩa kamũkori-inĩ, kana watua kũgetha ndũkagethe nginya karĩa ka igũrũ biũ, ũguo niĩ ndagethire mothe, kwonania wiki ĩno ĩngĩ tũtiarĩ na kĩndũ gĩa kũgetha.

Kĩndũ gĩkĩ nĩndĩkiendete mũno na ngoro yakwa yothe tondũ kĩndũ gĩkĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ekũrĩa, nĩakoragwo na mandacu me igũrũ mũno ũgwo mũtumia ndangĩũra. Ugwo ngwenda, ngenda kĩndũ gĩkĩ mũno njũgũ tondũ itikoragwo ciina goro ũgwo mũno ningĩ gũciharĩrĩria nĩ ũndũ wa narua narua, ningĩ nĩikoragwo cikĩendio nĩ andũ aingĩ gũkũ, gũkũ tũikaranagia nao gũkũ matuka-inĩ gũtirĩ nduka ũngĩingĩra wage, na wona kĩndũ gĩkĩ ona mũtumia waku ndakora.

Ũyũ nĩ ũgethi wa mboga cigwĩtwo thibinanji, namboga ici nĩcikoragwo ciina bata mũno thĩiniĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ o wothe, tondũ mboga ici nĩ iteithagia kũrũa na mĩrĩmũ mĩanya mĩanya. Wakerĩ mboga ici itikaraga mũno ũgwo ciarĩkia kũgethwo ciendaga cika, cikendio kana ikarĩywo hĩndĩ ĩyo ciakĩgethwo, nĩgetha ikorwo cina cama na ikorwo cina ũguni ũrĩa wagĩrĩire thĩiniĩ wa mwĩrĩ.

Itũngũrũ maita maingĩ imenyagĩrĩrwo na njĩra mwanya mwanya. Wambere nĩkũ, gũtigĩrĩra atĩ itũngũrũ hĩndĩ ĩrĩa kĩagethwo gĩti, gũtirĩ handũ kĩonana na maaĩ tondũ maaĩ nĩmacithũkagia mũno. Wakerĩ itũngũrũ citiendaga kũigwo handũ hena riũa kahinda kanene tondũ nĩ iteaga maaĩ na ciate maaĩ cigathũka. Wagatatũ itũngũrũ ici iti, iki igĩthamio kuuma mũgũnda nginya kũrĩa cirenda gũtwarwo hihi thoko-inĩ nĩciendaga ũbacĩrĩri mũnene nĩtondũ ciaikaranĩra mũno nĩ kũhihinyana ihihinyananaga na igacoka gũg, gũte thogora wacio.

Ũrĩmi ũyũ wa nyanya na njĩra ĩno nĩ ĩro, nĩ ũroneka nĩ ũrĩmi wa kĩrathi kĩa igũrũ mũno na nĩ ũbataraga ũtaaramu wa kĩrathi kĩnene ona gĩthomo kĩingĩ, tondũ wambere ũrĩmi ũyũ nĩwendaga kũrorwo na njĩra nene kuuma hĩndĩ ĩrĩa gabegũ kahandwo, nginya hĩndĩ ĩrĩa karutwo tuta-inĩ na gatwarwo mũgunda. Ona karĩ o mũgunda-inĩ nokamenyagĩrĩrwo ũtukũ na mũthenya, o mũthenya mũndũ okĩra nĩ abataraga gũkarora gatikarĩywo nĩ tũgunyũ, na tũtambi na tũmbũki.

Ũrĩmi wa itunda rĩrĩ kana maembe thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa kĩa ũmbunge kana kũrĩa njikaraga, kaingĩ wĩkagwo nĩ athuri akũrũ arĩa hihi mena mĩgũnda mĩnene, nĩmahotaga kũhanda matunda maya marĩa maikaraga gatagatĩ ka mwaka ũmwe nginya mĩaka itatũ, nĩgetha wambĩrĩrie kũgetha, na nĩmaceragĩrwo nĩ ataramu tuonaga mokĩte hihi akuuma kambuni iria cia gũthondeka ndawa cia kũhuhĩrĩria mũmera ũyũ, kana itunda riri ria mũembe, na kaingĩ ũhandagwo kũrĩa kwĩ na ũrugarĩ ũigananĩirie, ti ũrugarĩ mũingĩ na ti ũrugarĩ mũnini.

Haha nĩ tũrona mũrĩmi kana mũndũ ũrĩa hihi ũrakĩrora mũmera ũyũ, nĩ ibabaĩ. Na nĩ tũrona ũrĩa ibabaĩ rĩkoragwo rĩhana hĩndĩ ĩrĩa rĩ kanini, hĩndĩ ĩrĩa ge kamungũũrwa kanini, na gagatuĩka ga kũhandwo. Watuĩka mũtĩ mũnene, nĩ ũgĩciaraga matunda macio manene ũguo. Na matunda macio nĩ tũĩ wĩga atĩ thoko-inĩ nĩ marĩ thogora waguo, na thogora waguo ũkoragwo ũrĩ mũnene. Na itunda rĩrĩ rĩtiikaraga mũno, rĩngĩgatuĩka atĩ nĩ rĩgũkũra.

Haha nĩ tũrona mũtumia kana mami wa mũndũ kana hihi tata wa mũndũ, na nĩtũroneka kĩrĩa areka hihi arenda gũtua irigũ rĩrĩ na nĩrĩroneka nĩ irigũ hihi rĩa, rĩa kũrugwo kana ona rĩa kwĩruhio kũringana norĩa egũkĩona kwagĩrĩire. Na nĩrĩo arenda gũtua hihi athiĩ arugĩre ciana kana hihi athiĩ ameruhĩrie, nĩgetha bamĩrĩ yothe ĩgĩkorwo ĩrĩ ngenu nĩ kũrĩa marigũ.

Ũyũ nĩ ũthondeki wa makorobia, kana nĩ makorobia maratuĩka magũthondekwo nĩgetha, nĩmaroneka marenda gũtwarwo nanja wa bũrũri kũhĩtũkĩra kambuni itiganĩte ĩrĩa ciĩ gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Nanĩ matunda maya nĩkũro, nĩgũtho, nĩkũ, nĩkũthambio mathambagio na maaĩ kuuma mauma mĩgũnda-inĩ. Nondũ ũrĩa ũroka thĩiniĩ wa meciria makwa nĩ ũrĩa bũrũri ũyũ wĩ mũtongu ũrĩa twĩna indo nyingĩ cia kwendia nanja wa bũrũri, na nĩgetha tũtuĩke a gũteithĩka na kũona mbeca cia, cia, cia mabũrũri marĩa mangĩ.

Ũyũ nĩ mũrĩmi aroneka nĩ kũhũhĩrĩria arahũhĩrĩria matunda make, na maya nĩ aroneka nĩ makorobia nĩ mo arahũhĩrĩria hihi ndawa ya kuongerera hinya thĩiniĩ wa mahuti, kana hihi wa kugitĩra mĩkarobia ĩno kumana na tũrũgi na tũtambi, nĩ aroneka ena mbombo na kwa ihinda rĩrĩ arahuhĩrĩrĩa mwena wa na thĩ, no gũkorwo nĩ ndawa ya kũũmia nyeki, kana hihi gũgĩthondeka mĩri tũtingĩmenya nĩkĩ arahuhĩrĩria hau.

ũndũ ũrĩa wa kũngenia haha nĩ kwona ũrimi ũrĩa ũtwĩkĩte wa kũgacĩra thĩ-inĩ wa bũrũri witũ, tondũ itunda rĩrĩ nĩ tũrona nĩ rĩega bĩũ, nĩ ithaka, na ona akorwo tirĩkũrũ rĩrorete gũkũra, na nĩ tũrona harĩa thutha hena mũthũri ũrĩa hihi ũmaramataga, akamahuhĩrĩria ndawa, gwĩitĩrĩria maaĩ na hihi ngwĩciria thaa ici nĩ kũgetha aragetha, kana nĩ kĩndũ arakĩrora kana itunda rĩrĩ rĩkĩrĩ na thĩna o wothe na nĩgetha atwĩke wa kũrĩthondeka wega nĩ getha rĩgĩkorwo na thoko njega,

Kĩndũ gĩkĩ nĩkĩngereirie ũndũ wa bata mũno kuma hĩndĩ ĩrĩa ndambĩrĩirie gũkĩhũthĩra nĩamu mwĩrĩ wakwa hĩndĩ ciothe ũkoragwo ũrĩ na maaĩ, ndirĩ ndathiĩ thibitarĩ kuongererwo maaĩ, na kĩndũ kĩrĩa kĩndaithĩtie mũno nĩ itunda rĩrĩ, tondũ rĩkoragwo na maaĩ maingĩ mũno, ona ningĩ mbegũ ciacio nĩcikoragwo ciĩnjega kaingĩ na kaingĩ kũrĩ arũme nĩtondũ kwĩ maũndũ mbegũ icio itaithagia thĩinĩ wa ũndũrũme, na nĩitaithagia nĩtondũ mũtumia ndangĩũra, na ciana iria ũkũgĩa cigũkorwo cirĩ njega.

Gatunda gaka tene nĩtwaiguaga atĩ gakũragio nĩ itonga tondũ icio nocio tu cia kowĩ, ũkĩringithania na rĩu gatunda gaka nĩkara rĩmwo nĩ mũndũ o wothe mũndũ wĩ na mbeca na mũndũ ũtarĩ. Ũguo karũgano karĩa ndaiguĩte nĩ atĩ itunda rĩrĩ rĩtirĩmagwo nĩ mũndũ o wothe, no nginya mũndũ akorwo arĩ na gaciringi gake kana ena ndora ciake kana ena kanyamũ gake wee, nĩgetha atuĩke wa kũrĩma itunda rĩrĩ.

Wendia wa makorobia nĩ ũndũ wa mwanya mũno tondũ nĩwandĩkĩte andũ aingĩ mũno, kana andũ aingĩ nĩmatuĩkĩte a kwĩyandĩka. Wambere mũndũ no ngiya akorwo ena nyundo na mĩcumarĩ na mbaũ iria arenda kũhũthĩra nĩgetha athondeke kanyamũ ga gũthondeka ga kwenderia kĩrĩa mananathi make. Wakerĩ mũndũ no nginya akorwo e handũ harĩ na andũ aingĩ tondũ mananathi kaingĩ na kaingĩ mendaga kwendio handũ harĩa hena wĩingĩ wa andũ. Na wagatatũ no nginya agĩkorwo na mbeca cigana ũna nĩũndũ wa kũgũra matunda maya.

Ũyũ nĩ mũrimi ũroneka nĩarĩmaga matuda maya na njĩra nene mũno, tondũ ona nĩmaroneka kinya kũrĩa mũgũnda ũkinyĩte. Na ũrĩmi wa mananathi nĩ ũndũ wa mwanya mũno. Na maũndũ marĩa mekũngenia hĩndĩ ĩrĩa nguona mbica ĩno nĩkuona atĩ mwanake ũyũ kana mũthuri ũyũ akĩrĩ na kĩndũ gĩake tondũ kũrĩma mananathi nĩmabataraga mbeca cigana ũna, na ningĩ ona hĩndĩ ĩrĩa wamendia, no nginya wone mbeca, kuoguo mũndũ ũyũ nĩegũteithĩrĩria ũkũria-inĩ wa bũrũri ona bamĩrĩ yake.